Rĩrĩa andũ megwaka nyũmba thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ makaga na ndoro na magacoka makagita nyũmba icio na nyeki. Athuri nĩo makoragwo marĩ na wĩra ũcio wa gwaka nyũmba na rĩrĩa megwaka atumia ao makoragwo makĩmaharĩrĩria gĩa kũrĩa. Nyeki yarĩkia kũũmithio ĩkĩragwo kũu igũrũ na ĩgatuĩka ta rĩyo mabati ma nyũmba ĩyo. ĩgacoka ĩgekĩrwo mũrango wa njũa cia ng'ombe.